Pintrest, youtube, facebook, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tweeter, tiktok. Magi duto te ni kod nengo kikech gi te itiyo kodgi e yore mag wuoyo.

Nyaka ibed kod lony mar tiye. To mar ariyo nyaka ibed kod gige tich kaka oporo mikudho eka duol wuok, nyaka ibed gi luth, leso migawori godo, range mibuko godo dendi, gik miruako elwedo kaachiel kod tielo kod ng'ut bende alafu nyaka ibed kod osimbo miruako ewiyi.

Gima biro epacha en solro mar omenda, nikech aneno kae kikapu miting'e pesa to ng'at mochung'ni bende otin g'o püesa elwete. Tiende ni solro mar pesa kata omenda emadhi nyime kae. Mano e gima pacha paro.